Boisietab muswoknatetab kasari en kanyaet en sipitalisiekab serikali betusiechu kokikeyob kong'eten serikalit niwon koityi serikalisiek chebo county nito kokosipke ak ng'atutiet nekikiwal kongen kenyitab elbu aeng ak taman nekikon kit nekikuren devolutions anan ko muswoknatetab kasarikosipke ak nito kokikonyumnyumit kanyoiset en biikab emetab kenya niton ko amun kinyoru kanyoindet anan ko kanyoiset eng sipitalisiek cheterterchin eng emetab kenya kikoyobke koik county government che ikochin management sipitalisiek chechang akonyoru kunoto kerichek kobun serikali nini won, kora kosipke akorik boisietab serikali korikyik mwananchi nebo kawaida ko kikechop program cheimuchi kokur icheket tugul cheimiani en daktariek anan ko boisietab muswoknatetab kokolen ii sipit konor kanyoiset engolenyin nganyon kokiko ngemak boisietab muswoknatetab anan kanyoiset amun en county government.